Andũ nĩmahĩmbĩirie njĩra cia kũbanga ũciari kũona kũbanga ũciari nĩkũmahotithagia gũkorwo makĩrera ciana ciao na njĩra njega, oro ũndũ ũmwe na kũmahe mĩtũrĩre mĩega ĩrĩa mangĩenda kũmarera nayo. Oho nĩmahotaga gũthomithia ciana ciao oro wega, nĩ tondũ wakũ, wakũhota kũbanga mbeca ciao oro wega na kũhota kũmahe mĩtũrĩre mĩega. Ũndũ ũyũ wa kũbanga ũciari ũhotithĩtie bamĩrĩ nyingĩ gũkorwo makĩgĩa ciana o irĩa mekwenda na irĩa mabangĩte, tondũ nĩmahotaga gũtigithũkania ciana ciao na mwaka ũmwe, mĩaka ĩrĩ ona kũringana na mĩaka ĩrĩa mũndũ angĩenda. Njĩra cia kũbanga ũciari nĩ nyingĩ na ngũrani, hamwe nacio nĩ cia kũmeria ndawa, oro ũndũ ũmwe na ingĩ cia gũthecwo, cia mĩeri kana mĩaka, o ũrĩa mũndũ angĩthurĩra.

Kũruga na ngaci no gũtũteithie kũhonokia mahinda, kũona ngaci yakanaga hau hau hatarĩ gũte mahinda ma gũthiĩ kuuna ngũ ona kana gwakia mwaki. Oho ngaci no ũhote kwongerera kana kũnyihanyihia oũrĩa ũkwenda, kũringana na irio irĩa ũraruga. Oho ngaci nĩ ĩrĩ moguni maingĩ, tondũ no ĩtũteithĩrĩrie kũrigĩrĩrĩa mĩrimu ĩrĩa ĩrehagwo nĩ mĩaki ya ndogo, na ĩgateithĩrĩria kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie kuona andũ matiunaga ngũ na gũthũkangia mĩti. Oho ngaci ndĩrutaga mĩnungo mĩũru ũkĩringithania na mwaki ũrĩa umanaga na maguta.

Ũguni ũrĩa nyonete kumana na ũrĩmi, nĩatĩ nĩhotete kwendia magetha makwa na ngona baida ĩrĩa ĩndeithĩrĩirie gũtwarithia nambere mũtũrĩre hatarĩ kĩhĩngĩca oro gĩothe. Harĩ ũrĩa kwagĩrĩire nĩ gwĩkwo nĩgwo kwagĩrithia ũrĩmi, hihi kũngĩthondekwo mabarabara, no gũteithĩrĩrie mĩmera kana magetha kuumĩrio na njĩra hũthũ na nĩgwo maka, magatiga gũthũkĩra mĩgũnda-inĩ. Oho kũngĩgĩa na ũthuthuria ũngĩthiĩ nambere wa gũthuthuria mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩkoraga mĩmera oro ũndũ ũmwe na mahiũ, no ĩteithĩrĩrie mũno nĩgetha gũteithĩrĩria arĩmi kũhonokia mahiũ mao oro ũndũ ũmwe na kũongerera magetha.

Ũyũ nĩ mũthemba wa irio nyũmũ. Irio ici cimenyagĩrĩrwo na kũhũrwo na kũgethwo rĩrĩa kũrĩ kũũmũ gũtarĩ na ũigũ nĩgetha kũgirĩrĩria itikagume. O ho nĩ imenyagĩrĩrwo na njĩra ya kũigwo wega maratathi-inĩ kana makũnia-inĩ mena iratathi rĩa mũnyore thĩinĩ, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ citinagĩa na rĩera thĩinĩ, na citinagĩa na tũtambi ta mbũca kana kũgĩa na ũigũ ũrĩa ũngĩtũma cibuthe.

Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndagĩa na kinyi hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathoma kwa ihinda iraya, nĩ ndigagĩrĩra atĩ handũ harĩa ndacagũra ha gũthomera nĩ handũ hega na hatarĩ na inegene. Oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra atĩ ndiragĩa na kĩgio kĩa mũthemba oro wothe. Nĩ ndigagĩrĩra ona thimũ nĩ ndamĩhoria kana nĩ ndatigĩrĩra atĩ ndirĩ nayo nĩgetha ndigathumbũrwo. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ nyendaga kũmenya gĩtũmĩ gĩakwa gũthoma nĩgetha ngĩe na ũigĩrirĩki hĩndĩ ĩrĩa gũthoma. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ nyandĩkaga indo irĩa ndona cia bata hĩndĩ ĩrĩa gũthoma nĩgetha itikariganĩre.